Ore entoki nagira aasa tenewueji naa kiltarini otii ward orngerraa naatii incubator oree oshii incubator naa mashinini napiki inkeraa naitowoki erong nkata naiuni tiatua lapain waree enaaloo abo